Ore pee enetipat ena baye tenkop ang' naa ee namba nabo ing'er keon tesiai esiai naa iye otaasaka keon badala neking'eri tenkai wuei arashu neking'eri te sirkali arashu neking'eri too nkulie ambunini ning'er keon ino. Ore eni are naa ore ena baye naa tenias nitum iropiani, ore kuna ropiani naake indim aendeleaye keon kimaisha.

Ee kadamu orkekun lataasa enasiai. Ore esidano enasiai naa kelak osesen. Neeku osesen free. Ore eniare, ore si entoki naijo stress, nitirring'a neeku miata. Ore eneuni, naa peyiolou oltung'ani ataara enkare aitobiraki. Tenelo pinoto ewei netii enkare niyieu nilang' arashu netii irkejek, na iyata naa nena skills.

Ore eninko tenisum oltung'ani peyiolou enasiai, na ing'asa autaki ajoki kanyioo eji kasiai ena. Ore tanakata enasiai amu keji fish pond, naa kanyioo usaidizi naata fish pond. Arashu kanyioo pifaa niata ina fish pond. Ore eneuni, naa nijoki kanyioo mazao arashu kanyioo faida nitum teniata ina fish pond.

Ore ena baye naa ee enkinyang'unoto arashu emirata o ropiani enaa tenakata ninyang'u ropiani ee nimbelekeny iropiani ena kop inyi aaku ine boo piimirie ine boo, ore piilep piilep ee piilep value o nena ropiani, nimir kuna apa ninyang'ua nitum faida.

ore entoki nadamu tenadol enabae naa enchan naji ene lino ashu enchan oo lopir nasha oleng', nikenoo enkare inkoitoi nejing' ompaka ngajikjik.

Ore eunoto oorkiek, naa keyau inkibelekenyat oloing'ange, keya entoki naji carbon dioxide, nishooyo entoki naji oxygen, ena kijape nikiokito, nisafisha sii ina kijape nikiokito. Ore eniare, naa keyau irkeek enchan teneuni aa kumok.

Ore entoki nagira aasa tene, na entoki naji training. Arashu enkiteng'ena, eeta entoki nagirai aiteng'en iltung'anak tenewei.

Ore enedukuya na pee manage iropiyiani nonok aitobiraki. Ore eniare, naa piyiolou enaa amaa ena budget ino, eh kekigira ayaki faida enaa egira alo shot. Ore eneuni, na ekinko piyiolou eh piyiolou aitobira eh maisha ino. Plan emaisha ino.

ore entoki nadamu tena siai naaa ore ena asiai naa keyau naboisho tiatua , tiatua oramarei, neyau sii enchipai sapuk tiatua ilo marei, ore ene uni naa kitobir ikere, kilepunye nkera pee eitodolu ajo kanyioo faida enaboisho.

ore entoki nalotu tooodamunot tenadol ena naa ore ena department naa ninye oshi naisho iyiook ee naiso iyiook obaa kuusu enchana, amaa ena shan kisapuk tenaa kaketi, enaa kainyioo faida, eina shan tenaa kenkiiremore ijing arashu kaabila enkiremore ijing'.neeku ninye naishoru, ninye naishoru ibaa kuusu encana, nishoru sii tenaa kirowuaju enkop tenaa mirowuaju.

Ore ena na biashara. Ore ena biashara, na biashara nias pitum iropiyiani. Ore ropiyaiani, naa sanasana faida eyieu oltung'ani. Ore pitum ina faida ,na nye taata idim aitumia ina faida aendelesa arashu aitasapuk biashara, kata pitum si ntokiting' niyieu, nimiata. Enaa tanakata nilakie nkera school fees, ninyang'unye nkilani, ninyang'unye endaa nanya iltung'anak tiang',arashu ntokiting' nai ake pookin ekimaendeleo.

Ore enatoki na keji handshake. Ore taata handshake na olning'o eh le president oltung'ani le opposition. Ore esidano ena handshake, naa kitobir olning'o tolosho le Kenya, tonana kopisini pokira are, enkopis e handshake enkopis e president.

Ene tipat ena baye te murua aang' oleng' amu ore ena baye naa ninye nayau watalii arashu neyau iltung'anak kumok leboo ooponu adol lemeeta kuna ng'uesi tenkop enye nelak iropiani, ore nena ropiani naa ninje egirai aitumia aiendelea kimaisha. Ore sii ena baye nigero iltung'anak kumok taata oirira ng'uesin.

Ore ena kisuma naa enkisuma nagirai aya te teknoji naa ore esidano ena kisuma naa keji pee piiprepare nkera arashu peetum inkera ina ng'eno naidim aisumata egira aitumia kuna komputani arashu kuna tokitin naaji tablet ashu te nkoitoi o simui, nitelelek enkisuma amu ore enkerai nitu namuoi nitu etumoki atabaiki sukuul nidim aisumayu tiang' egira aitumia ina komputa tenkaraki ina teknoloji.

Ore entoki nadamu tenadol ena toki naa esimu e M-Kopa. Ore ena simu e M-, teneyieu oltung'ani nebol, naa lazima pee itii internet arashu lazima pee itii entoki naji WiFi arashu pee iyata entoki naji data. Naa teina kata elo abolo

Ore ena bae e KWS, na kisaidia pee itobir economy ekenya. Ore eniare, naa keiger iltung'anak kumok esiai too lelo rangers. Isaidia sii erripoto oo ng'uesi pee meitokini aarr ing'uesi. Ore enkae, naa ore kulo watalii ooponu teboo, naa KWS sii oorikoo tiatu intimi, nifundisha inaipirta ing'uesin naapaashipaasha

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naji Presidiential Debate naa ore Presidential Debate naa aa debate arashu ewueji nepuo ilarikok lina kop arashu kulo oing'oru oliraka le rais mikilikwani maswali pee edol ee Kenya mzima kila oltung'ani oyieu president nilo ina toki presidential debate mekinkilikwani maswali oontokitin niyiue niasie Kenya, nilimu ajo ira ng'ae.

Ore entoki nadamu tenadol enasiai, naa biashara. Emirakinoto ontokiting'. Ore ena mirakinoto ontokiting',egira lelo tung'anak aibelekenya kuna daikin. Nisho ele tung'ani oota irnyanya, ele likae irnyanya. Ore ele likae oota irpaek, nisho ele likae ele oota irnyanya lelo paek. Amirakino aibelekenya.

Ore embae nadolita tena siai naa faida enkiremore. Ore enkiremore teniremisho nitum irng'anayio sidan nilo amir, naa ninje imir nitum iropiani ore ore kuna daikin nae imir piitum faida entoki pookin nitaasua tolchamba lino.

Ore entoki nagira aasa tene naa intanet naimina arashu ore ina komputa ning'ia aitumia metii intanet, naa intanet naimina tene.

Ore entoki nadolita tene, adolita osigara, nadolita irkeek ooki nadolita enaisho nadolita enkibiriti nainokieki osigara.

Ore ena daa nera rishat are etii nkirik, netii ena naji kachumbari endung'oto ornyanya o kitunguu, netii eno orgali. Ore orgali naa enkurma ipik enkare enkima niyanyu mirowuaja nintobir orgali. Ore nkirik naa ing'asa aichemsha arashu ing'asa ayer te nkare mpaka neoku pae inkaraang'. Ore naa enda naji kachumbari, idung'dung' ake irnyanya o kitunguu nipik etiu neija.

Ore embaye nagira aasa tene naa egirai aisho enkerai sawadi naboitare intoiwuo enyenak ore ena keari naa kishoritai ena sawadi tenkariki enyuaata natainyuaa.

Eeeh kadamu orkekun lataasa ena siai naa ore ena toki naa emashini naitaunyeki iropiani naa keji ATM. Ore ena ATM ketumi to mbenkii arashu tiatua ntaoni. Ore sababu nashomo asie ena naa iropiani ina olong' ayeu nalo aasie biashara nalo ena amshini e ATM naya entoki naji ATM Card, nalo apik atua napik ee PIN naitau iropiani esiana naaba naa nayeu naisaidia. Ore kuna ropiani naa iropiani apa natushuma te mbenk.

Ore ntokitin nadolita tene, kadolitaa namba nabo adolita embenki, embenki naji Chase bank, netii iltung'anak ojing'ita atua ina benki, netii iltung'anak oitashe ee anya ilomon teboo ina benki, nadolita enkerai e sukuul, nadolitaa nadolitaa oltung'ani oipang'ua te mbenki ashu nadolita osikari oitashe te mbenki te nkutuk embenki.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa nkiasin nagira iltung'anak aitaas iropiani tolosho le Kenya. Ore tiatua ele osho le Kenya, ore nkiasin o ropiani tiatua iltung'anak naa ore ina asilimia ee sabini na nane, negirai naa egira iltung'anak airiwaki familia enye iropiani arashu ilchoreta orkulie tung'anak. Ore ena nkae natii asilimia arobaene na tatu naa nagira iltung'anak aalakie isilen.

Ore embate naitiship tena siai naa ee esidano naata nkuapi ang'. Ore ena kop enatii, ore ena naishu iltai naa Nairobi, ore ena nkae naa Mombasa, neeku ore kuna wuetin are nitodolu ajo cities ang' sidan arashu nayau mvutio arashu nayau watalii kumok entoki nayiu watalii nedol.

Ore entoki nadolita tene naa kadolita emukase, nadolita irkiek owoki, nadolita irkiek oyelieki osesen arashu weuji nikiya, nadolita orbene onapieki kulo kiek pooki looji le First Aid

Ore entoki nagira aasa tene naa oltung'ani ogira ee apik iropiani m-pesa, arashu oltung'ani egira ogira apik iropiani mpesa esiana o ropiani naayeu.

Ore enkipirta to nkiasin ekila enkolong' enaa enatoki naa kirecord ntokitinpookin nagiraa aasa tina tina area nabaiki nadolta ina camera amu keji ena toki camera. Ore ena camera naa kedolu oltung'ani olotu ina wuei ina compound naa nitii arashu arashu ine wuei naa niyeu neya vidio.

Ore entoki nagira aasa tene naa ore ene wueji naa erubata naim Enk'are ore ene wueji netanang'akitia iltung'anak taka taka atwa ewujitin neim enk'are nelo enk'are airragie ena taka taka pookin

Keeta ena gari maana aa keji ena gari ambulance amu ninye nanap iltamueyia. Ore iltamueyia kumok oyai kutoka enkae sipitali mpaka ai naata matibabu sidai arashu enaata matibabu zaidi kuliko ina ning'ua naa ore ena gari e ambulance naa ninye naiokoa iltung'anak ninye nanap ilrung'anak le emergency apik iltung'anak le emergency anap mpaka ai sipitali. Naa tenedoli ena gari nishori enkoitoi amu kore entoki nanapita ena gari naa oltamueyiai omuei zaidi.

Ore Intokitin nadolita tene naa ebenkii tofauti tofauti amu etii ebenki e standard chartered netii ebenki naji ene Equity netii ebenki naji Kenya commercial Bank

Eibelekenye oleng' ena baye tenkop ang' amu ee meekure apa eisum iltung'anak enkaseti amu enotito iltung'anak entokitin' naaji isimui Neeta Ina internet niidim aing'ura Intokitin pookin naagira aasa alang' tenidol tenkaseti.

Ore ena siai keyieu oltung'ani otaasa esiai ee udakitari ore ena siai naa irkeek loonkera ebaiki olari obo mpaka tomon okuni naa ore kulo keek naa chanjo oishori inkera kunyinyi pee eibooyo imoyiaritin tekitisho enye.

Ore ena baye naa naaji fake news naa imbaa natolimutuo iltung'anak arashu nainasuaki tiatua enkituo ee nemetii esipita arashu nainosuaki tenkoitoi omong'o netaduaki ajo mesipa.

Ore eng'eno arashu imbaa naayieu oltung'ani peyiee ees ena siai naa, keyieu enkoitoi ee mtandao, enkoitoi e mtandao peyie itumoki atabaiki irkastomani linonok ooba aenaa ilooyieu intokitin nimirita. Ore eniare naa lasima pee iyiolou ajo kebaa, kamaa ena daa arashu kuna tokitin nimirita, kebaa esiana oltung'anak ooyieu pee mleo ake oltung'ani lose. Ore ene uni naa lasima piiyiolo airorie irkastomani linonok tenkoitoi sidai.

Ore ena naa emashini nasujieki ilorikan looji le sofa set, ore ena mashini naa emashini nayietu olchafu otii atua olorika. Ore eniko enisumi oltung'ani naa ore ena mashini naa enainyiang'uni naa enaichaaji ashu enapiki enkima ore ena mashini keeta ewuoi ninokie arashu nipik taata ee olorika neyietu ilo chafu naa lasima piiyiolo ai sugua olorika ashu aimie iwuejitin niyiolo ajo ketii olchafu.

Ore paanyor ena baye naa egira ntasati atoni awok shai naa ore shai naa isho oltung'ani nguvu nainyototie aasie esiai.

Ore ena toki naake eji HIV and AIDs awareness poster, naake itadamu iyiok ee kuhusu ena moyian naa naaji ene biitia. Ore ena nitodolu orkekun, ee keetai oshi orkekun lilo lo lelo tung'anak oota nena moyiaritin naaji ine biitia.

Ore inkisumata naidim aisuma oltungani ena siaai peeyelou naa ore ene dukuya ore ena siaai nee enebiashara ore ena biashara naa nolmatunda arashu noo ndakin mpukunot kumok naa ore te biashara naa ore kuna tokitin keeta faida neeta sii entoki naji loss mee lasima pa faida ake itum eidimayu nimitum iropiyiani anaa ninyangunye, ore ene are, ore kuna dakin naa too lchambai etumi.

Ore entoki nagira aasa tene naa ntasati nagira aisujisho asuj nkilani. Ore enisuj nkilani, ore ina aare naidip aisuje nebukoki ele kiti keju odoyio enkare.

Ore entoki nadolu tene woi naa enkirowuaj enkop amu eya nirowuaju enkop oleng' neya nedou enkirowuaj sii neeku mirouwa oleng'. Ore entoki naitodilata ena toki naa keya enkata nailep enkolong' oleng' ebaiki mpaka olapa le ong'uan, nedou nigil ailep nedou ebaiki noo december. Neeku ore enkirowuaj enkop naa keya nilep neya nedou.

Ore eng`eno niyieu tene naa eng`eno arashu eng`eno oltung`ani oisumiya esiai oo ildakitarini. Ore kulo dakitarini naa ildakitarini ooji le operation.

Ore entoki nagira aasa tene naa kinjooki warning arashu kinjooki entoki naji ilani aajoki mee ore ina komputa ning'ira aitumia itu iconnect arashu itu ibung' intanet.

Ore embate naitiship ena siai naa esiai e usafi naa ore esidano e usafi neeraa moyiaritin kumok. Ashu ore ine wuei nimanya naa kifaa ake pee safi piitau olchafu.

Ore entoki nalotu too indamunot naa oree tenadol ena siai naa oltungani ogira aapik ropiyani account arashu cheque peetumokini aishoo ina cheque ale tungani opikita iropiyiani.

Ore entoki nagira aasa tene naa biashara, eetai biashare oo nkilani neetai enorkikua. Neeku egira iltung'anak ainyang'isho.

Ore irng'anayio leishoi naa tesipitali ishoori, naa ore kulo ng'anayio neng'asai aliki oltung'ani faida naata kulo ng'anayio naa kaai inko pee intumia ee ore enyamali sapuk neinmaa intoiuo ipirta ina naa meyiolo ajo kaiko peyie epuo aitumia lelo ng'anayio ashu epuo ninche aitumia lelo ng'anayio toonkoitoi nemeishiakino.

Ore entoki nagira aasa tene naa inkukui naatoishote nebaya iramayai enkata nadanya aitayu, aitayu inkiitin arashu nedanya iramayai aitayu inkshuin.

ore ena pisha naa pisha e nairobi county, nadoolta nkajijik sapukin. amu kadoolta, kicc ,nadolita times tower madoolta nyayo house neeku empisha ena e nairobi county